Kinde mokuongo mane atimo tich machalo kamae, eh gima ne afuenyo en ni nenitiere jony mang'eny sana e fuondi mag denda. Eseche ma itimo orako kapok nitime kuom ndalo mathoth, kata osee gwaro nyaka ne itim orako. Ibiro yudo ka fuondi mag dendi jony. Ma biro nikech ang'o? nikech ok isebedo ka iketo dendi e orako. Kendo dendi seche moko ok oriere eyo maler kaka owinjore. Koro kinde ma ng'ato timo orako kapok otimo orako kuom ndalo mang'eny, to ibiro yudo ka fuondni mag dende jony e odiechieng' ma okuongo. Tobofuenyo ni ka omedo timo orako, to fuondni ne biro yawore ma riere ma kendo obedni onge gima timorene eseche ma otimo orako,

Ok apar chutho chutho ni sirkal mar Kenya oseduoko piny e yore mag mibadhi kokalo kuom mbui nikech ibiro yudo ka kinde ka kinde timbe mag mibadhi ng'eny ne itimo eyor mbui. Koro an ok ane tiende riambo ni sirikal mar piny Kenya oseduoko piny yore mag kata weche mag weche mag mibadhi kokalo kuom yor mbui. Nikech embui kae ema ibiro yude ng'enyne kaji time timbe mag mibadhi gi nikech yor mbui kae ema iore ote machuok ne ji mondo mi giyud thuolo kata giyud thuolono mar timo mibadhi kokalo kuom kokalo kuom mbui. Omiyo ka awacho ni sirkal oseduoko piny yorego, to mano biro bedo miriambo nikech chutho chutho, to ok en kamano. En miriambo maduong' saidi.

Kinde mokuongo mane atime pith mar alot machalo kod mae, ne abedo gi chandruok mathoth. Nikech mokuongo, ne aonge ng'eyo, naonge ng'eyo edwaro mag alot e seche mipidhe, kendo ne ok an gi gigo moromo mane nyalo konya rito alodni. Omiyo ne abedo gi nabedo gi chandruok mathoth nikech kane atimo pith, nayudo lal maduong' nayudo lal maduong' mokuongo nikech kaka asewacho ni ee ne ok an gi ng'eyo mathoth eweche mag alot. Koro seche mane atimo pidhni an ne ang'eyo ang'eya nadhi pitho to kase pitho to gimoro amora kata alot biro ti kaolo negi pi to gidongo maber ma maa makagi. To nayudo kaok en kamano to nyaka ne aket yath bende ealot gi , nyaka ne ado. Koro e yutona mokuongo to ne ayudo lal nikech ne ok an gi ikruok moromo ne pidho, ne pitho.

Ekinde ma wawacho ni gig somo mag ong'ue yamo oseket mayudore em mm mayudore, kendo nengo gi ogore, ooh mano wadhi bedo jomiriambo madongo. Mago mano wadhi bedo jo miriambo saidi. Nikech ka wang'iyo namba achiel , uchumi mar pinywa mar Kenya ni, ibiro yudo ni gini ok en adier kata matin. Ochumi sani oidho, kendo gik somo mag ong'ue yamo gin gik molos gi paro ma nyasani. Gin gik ma olos gi gi gigi kata gi yor gigi ging'eyo ma nyasani kendo gin gik manengogi tek saidi. Omiyo ka wawuondore ni gigi nengogi ogore to mano mitriambo, gigi nengogi medo mana idho. Kendo king'iyo e e somo to ibiro yudo ni gig somo, somo sani en en en, en gi, en gi somo sani en gi nigi nigi

Giparona kendo neno na somo ma iwinje duol gi somo ma ineno e pich agine okang acchiel. Gima omiyo awacho ni ginyalo bede e okang achiel nikech ibo yudo ni dhano seche moko nigi ngol mar winjo seche moko oken gi nyalo mar winjo kaka dhano, omiyo somo mar picha dhi bedo ne gi nengo nikech obro yudo thuolo mar ngeyo gima dhi mbele ekindego. To bende kiduogo e somo minene picha, jalno manigi ng'ol mar wang bende kae bende odhi bedo gi shida nikech ibro yudo ka ok onyal ngeyo gima dhi mbele, omiyo somo ma iwinje duol cha dhi bedo gi konyruok ne moloyo somo minene picha. Koro gi pacha to en ni gigi nie okang achiel kendo gin gik manie ranginy maromre omiyo nitie kuonde ma gibeyo gi kuonde ma ok ginyal chopie

Wan gi lokruok mathoth e piny manyasani. Ibro yudo ka somo e yor mbui osebedo ma seche moko, osebedo mayot nikech ibro yudo ni ngeny gik moko kata ngeny weche ma nonro mangeny motime weche moko yudore e yor mbui. Omiyo seche moko yore ma inyalo tiyo go gi vidio e somo ma itimo e mbui en ni ni inya tiyo gi yor chrome kata inya tiyo gi yor google akaunt to itiyo gi ibro miyo code kata namba moro kayo ma inya oro ne jopuonjreni to ka jopuonjre ni osediyo namba no to gin bende ginyalo bedo gi tudruok kodi omiyo koro unyalo bedo gi puonjruok eyor picha minyiso eyorno mayot

aa pogruok manitie e konyruok mar mine ka gipek kod bange ka giseyudo nyathi, en ni ng'at mamiyo e seche mopek ibiro yudo ka dende duong' kata dende donge seche moting'o nyathino kendo ochue saidi to bang' ka ng'ama miyo osekonyore ma oseyudo nyathi, ibiro yudo ka dende biro dok piny,e seche a dend miyo ma oseyudo nyathi odok piny ibiro yudo ka sura ne kata suche mane en godo e seche mane opek cha pokre gi suche a en godo e seche ma ong'ima kata e seche ma osekonyore moyudo nyathi koro neno neno chalne bende lokre, ibiro yudo ka obro bedo gi picha mane en godo chon picha maber mar ngama miyo kaka ne en